Ũhutĩtie arĩmi tondũ hĩndĩ ĩrĩa metĩkĩrania kana mekĩranĩra kĩrore atĩ gũtirĩ kũndũ matakĩngĩra thĩiniĩ wa thĩ, ũgo irio ĩrĩa marĩma nĩmahotaga gũcitũma mabururi matiganĩte na kũheyo marũa magũcitwara na mbere, tondũ gũkũ Kenya makorwo mena, kwĩ na andũ maingĩ mũno, macindano ma ũrĩmi, rĩngĩ ũkona mũrĩmi ũyũ arĩmĩte kĩndũ gĩkĩ o ta kĩrĩa ũrarĩma, ũguo ũkona hĩndĩ ĩrĩa mũratwara gũkũ bũrũri-inĩ, wanyu nĩmũragũrĩrwo na thogora wĩ thĩ, nĩũndũ worĩa arĩmi marĩmĩte na ũingĩ, ũguo mũkona nĩ wega mũcitware mabũrũri marĩa ma na nja, nĩgetha mwone maumithio manyu na mũhote kwendia mabũrũri mau ma na kũu.

Rĩrĩa marĩmĩte marĩ aingĩ, makarĩma irio cihanaine mbembe ũkona macigĩrĩra maingĩ thĩiniĩ bũrũri nĩmarĩmĩte mbembe kĩmera kĩũ, nĩmarĩmĩte ngũkũ kĩmera kĩũ, na nĩmarĩmĩte mahiũ kĩmera kĩũ, ũguo hĩndĩ ĩrĩa magetha mothe mokanĩrĩra hamwe, nĩwonaga thogora nĩũthiyaga thĩ, tondũ nĩmarĩma marĩ aingĩ gũkĩra arĩa mangĩrĩma marĩ anini thogora nĩũhambaga, no rĩũ tondũ marĩmĩte marĩ aingĩ hamwe, thogoro nĩũthiaga thĩ na andũ aingĩ arĩa matarĩ na mĩrĩmĩre kana arĩa matarĩ na gwakũrĩma magakorwo nĩmarohota kwĩgũrĩra irio icio, tondũ thogora nĩũramaiganania, na nĩmahota kũgũra kũringana na mĩhuko yao.

Reke tuge thimũ nĩciokire gũteithia na oho nĩitũmĩkaga o mũthenya o mũthenya. Ũhoro wĩgiĩ ũkinyanĩria wa mohoro, ũhoro wĩgiĩ ũthii wa nambere kana ona ũrĩa kũrathiĩ na mbere mabũrũri-inĩ matiganĩte to bũrũri-inĩ ũyũ ũrĩa tũrĩ. Koguo ũhoro wa, ũtũmĩri wa thimũ na ũtũmĩri wa ng'enda iria itũmĩkaga rĩngĩ na thimũ ta thimũ, ũhoro wa magathĩti nĩitũmaga na nĩcianyihĩirie nginya arĩa matangĩhota kũgũra magathĩti nĩmakinyagĩrwo nĩ mohoro naihenya, gũkĩra ũrĩa tene metagĩrĩra mathomerwo habari tondũ nĩ ũkoragwo rĩngĩ ona wĩ mĩgũnda na ndũngĩkinyĩrwo, no wĩna gathimũ gaku karĩ moko hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũhota gũkinyĩra na kũmenya ũrĩa kũrathiĩ bũrũri-inĩ na mabũrũri matiganĩte ma thĩ.

Harĩa njikaraga nĩ kwahanĩkire na mũtino wa barabara ũrĩa wa hutĩtie ngari igĩrĩ ici nini matatũ na anga na rori. Rori ĩkĩaga mburĩki ĩgĩuka ĩhĩtũkĩte na ngari cia matatũ na ngari ici ingĩ nini nĩkwarĩ na andũ aingĩ marũgamĩte citĩnji metereire gũthiĩ na mbere na thabarĩ ciao metereire gũkuo no nĩmagũrarire mũno mũno na gũkĩgĩa na ũitangĩki wa thakame, andũ aingĩ nĩmetigagĩra gũthiĩ kũmateithĩrĩria nĩũndũ wa gwĩtigĩra thakame no rĩu niĩ nĩndagĩire na ũcamba na ngĩhota gũthiĩ kũmateithĩrĩria kũmamũrania arĩa magurarĩte mũno na arĩa matagurarĩte mũno twetereire ngari ya irĩa ĩkũaga ya gũtwara andũ thibitarĩ ĩrĩa ĩihenya yũke ĩmatware thibitarĩ ogũo hau nĩ ndateithĩrĩirie na kũmaiga wega okorwo ni ironda irabatara kũohwo nĩtwohaga ironda icio.

Kaingĩ na kaingĩ andũ nĩmahatĩkanaga hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ gũthurana, ũguo wamera mabange raini gũtirĩ wendaga gũbanga raini aingĩ mendaga gũcigĩrĩria harĩa maratathi mau marĩ, ũguo nĩtwekonire ngĩteithĩrĩria andũ ũrĩa magĩrĩirwe nĩ kũbanga raini, niĩ ũndũ ũrĩa wangenirie nigũkorwo atĩ, nĩndahotire kũruta atumia arĩa aritũ na acũcũ na aguka arĩa marĩ hao akũrũ, arĩa matĩa hotire kũhatĩkana na arĩa angĩ, nĩndahotire kũmabanga wega na kũmaiga mwanya atĩ nĩgetha makorwe memabere gũthurana, ũndũ ũcio nĩwangenirie mũno na nĩndagĩkĩrĩire kĩo mũno nogĩtũma nginya mĩhũthĩre ya gũthurana ĩkorwe ĩna raithi, nĩũdũ arĩa mathitimũrana kana ciana cia rika inini ciarĩ ku ,onacio nĩtwahotire gũciga raini yao, ũguo twamabangire kũringana na marika na nĩndakenereire ũndũ ũcio mũno.

App ya Mpesa ĩheanaga maũtungata matiganĩte ta lipa na mpesa, pochi la biashara na maũtungata mangĩ maingĩ. Kũgerera apu ĩno andũ nĩmataithĩkaga mũno, tondũ oho noũhote gũkomba mbeca kũgerera apu ĩno ya mpesa. ũkaingĩra kuo, ũgekĩra business number ya bengi yaku, ũgacoka ũgekĩra namba ya bengi yaku, ũkauga mbeca iria ũrenda gũkomberwo. Okorwo nĩnginyanĩru, nĩgũthiĩ nambere, na ĩtuĩke ya gũkũhe mbeca wĩke maũndũ marĩa ũrenda. Oho, kũgerera apu ĩyo ya mpesa, kwĩna lipa na mpesa, ĩrĩa mũndũ athiaga, na ũkagũra bundle ciaku kũgerera yo, kana ũgatũmĩra apu ĩngĩ ya star ithano inya inya hash ona ĩyo nĩ ĩtaithagĩrĩria mũno kũgũra bundles.

Kũgerera thimũ irĩa tũtũmĩraga cia moko, nĩ itethagĩrĩria mũno andũ kũiga macokio ma mbeca, irĩa ciatigara me bũrũri wa nanja, tondũ rĩngĩ mũndũ enakũu, ndahotaga kwĩiga bengi tondũ ina gũkũ, no kũgerera M-pesa nĩohotaga kuĩiga mbeca, tondũ thikũ ici nĩ twaheirwo mbe gũtũmagĩra M-pesa, na M-pesa no wĩige makĩria ma ngiri magana matatũ thimũ-inĩ, na nongĩona nĩ ciakĩra wĩ mabũrũri mau, no ũcioe, ũcirute kũu, ũtware Mshwari, nakuo nakũu nokwo kũgerera mtandao ũcio wa M-pesa kwĩ na Mshwari, no ĩhote onayo gũkũigĩra mbeca ciaku, cĩna kũu, nginya rĩrĩa ũgũtuĩka nĩũkũhota gũcitũmĩra, kana gũtũma wĩke ũndũ nacio.

Thibitarĩ ya Star nĩ ĩheyanaga motungata matiganĩte. Na ũtiganu wao na mathibitarĩ marĩa mangĩ nĩatĩ, mũtungatĩre wao ũrĩ igũru mũno, na marĩhi nĩ manini. Ũguo kira mũndũ, o mũndũ nĩ ahotaga gũthiĩ kũu, na agatuĩka wa gũthondekwo, na ndĩagaga ndawa. Aruti a wĩra a kũu nĩ mamĩendete. Na arĩa marathiĩ kũrigitwo kũu, tondũ ndagĩtarĩ cia kũu, itikoragwo na mĩgomo, nĩũndũ wa ũrĩa marahinyĩrĩrio. Thibitari ĩyo, nĩ ĩkoragwo na motungata matiganĩte ta gũthĩnjwo. Ũngĩthiĩ kũu ũkĩenda gũthĩnjwo nĩ makoragwo na nyũmba ya gũthĩnjanĩra. Nĩ makoragwo mena gwagũthondekera ciana. Nĩgũkomagwo kũu, na nĩgũthondekagwo andũ a gũka makĩinũkaga. Ũguo onaũngĩthiĩ kũu, uma wa kũinũka ũtuĩke wa kũĩhĩrwo, ũkomaga orokũu, gũkĩra ũtinde ũgĩetherwo kũngĩ gwa gũthiĩ.

Thekondarĩ iria ciacindire macindano-inĩ makĩ, kĩbũrũri, nĩ macukuru Pangani Girls nĩmacindire. Kwĩna Butere Girls onao nĩmacindire ona gũtuĩka nĩkwakĩrĩ na ngahĩha matiahotire gũthiĩ nambere, nĩ kwarĩ na Moi Girls nĩmacindanire oro nao macindano-inĩ mau ma kĩmabũrũri. Nĩ kũrĩ na macukuru maingĩ mũno ona, onama, Muslim Girls onayo, Precious Blood ya Rirũta onao nĩmacindire macindano-inĩ mau magĩtuĩka magũthiĩ nambere.

Mĩbango ĩrĩa ĩrĩ kuo ya, ya mathibitarĩ ma mwanya ya kũmathomithia nĩatĩ mathibitarĩ mau ma mwanya nĩ, nĩma, nĩmarateithĩrĩria arigitani ao kwongerera gĩthomo na nĩo maramarũgamĩrĩra kũringithania na mathibitarĩ ma mũingĩ. Na nĩkĩo andũ aingĩ maro, ũrona makĩũrĩra mathibitarĩ-inĩ mau ma mwanya nĩgũkorwo nginya arigitani ao mena ũrigitani wa, wa igũrũ mũno. Ona nĩmaramũkĩra andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ĩna ũhoreri mũingĩ, ona ma, magĩgũthondeka ona ũkona tarĩ arata aku na hau nĩmũgũtuĩka wa kũmũtarĩria ũrĩa wothe ũraigua, ũrĩa ũraturwo ũtekũmwĩtigĩra tondũ ona ndarakũgoromokera.

Thimũ yakwa ĩngĩaga kũruta wĩra wega thutha wa kũmĩgũra, nohote gũthiĩ kũrĩa ndĩramĩgũrĩte na ndĩmacokerie thimũ ĩyo yao manengere thimũ ĩrĩa ĩraruta wega, angĩkorwo marũa marĩa maheanagwo ma kũmĩrũgamĩrĩra rĩrĩa wĩnayo atĩ ĩngĩthũka no ũcokie nocenjanĩrio wĩnayo wĩnamo, hĩndĩ ĩyo noũcenjanĩrio thimũ. No ũngĩmĩaga ndũngĩheywo thimũ ona hanini. Na rĩu nĩũndũ wa kũrigĩrĩria gwĩkara ũtekũnyitĩkana na thimũ nĩũndũ wa mabiacara rĩngĩ marĩa wĩnamo, oo noo ũthiaga ũkama, ũka, ũkaria nao magakũhe thimũ, ũkamanengera mbeca nini, nao magakwĩra ũrĩa ũrĩmarĩhaga mũbango wa kũrĩha kahora kahora, ũrĩmarĩhaga thimũ ĩyo ngĩnya ĩrĩhĩke, nanĩgetha nawe ũko, ũkorwo ũkĩtũmĩra thimũ.

Agendi nĩmaimaga mabũrũri mangĩ matiganĩte magoka kwĩre, gũkũ Kenya nĩgetha merorere maũndũ matiganĩte kana ũthii wanambere wa Kenya. Kwa mũhiano kwĩ agendi mokaga, wona makinya gũkũ nĩmatũmĩraga nyũmba cia agendi noririkane nyũmba icio nĩ itinagio igoti, ũgwo hau bũrũri nĩ ũrateithĩkĩra ho. Magacoka magathiĩ okorwo nĩta Masai Mara mathiĩ kũu kwĩrorera nyamũ, makinya kũu kwĩ marĩhi marĩa mekũrĩha omũndũ omũndũ hena irĩhi rĩrĩa ekũrĩha magatiga mbeca kũu. Mbeca icio bado nĩ, nĩciteithagĩrĩria bũrũri wa Kenya kũgerera igoti rĩrĩa megũtinia.